Ĩĩ, ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo rũrĩrĩ-ini rwakwa. Na ũguo ũgĩkagwo nĩ atĩ, wa mbere no nginya ũkorwo na kanda cia moko tondũ nĩo mangĩgirĩrĩria nyamũ ĩno yarehe bunjo, kana ona yambia kũrũa. Ũndũ ũngĩ, kanda yani mateithagia ndagĩtarĩ wa nyamũ ici ahote kũhe nyamũ iyo ndawa, kana ona kũmĩtheca cindano.